kũgitĩra nyamũ cia gĩthaka, mũndũ athondekaga rũgiri rwa thitima rũrĩa rũkũrigĩrĩria nyamũ cia gĩthaka kuuma gĩthaka-inĩ na gũka mĩgũnda-inĩ, ũndũ ũngĩ nĩgũtigĩrĩra nyamũ icio cirĩ na ithaka cia kũigana kũria cĩrĩikaraga ona maĩ njũĩ-inĩ magatigĩrĩrwo me sawa nĩgetha itikaumage.

Motungata marῖa maheanagwo thibitarῖinῖ cia kῖrῖu nῖ ta gῦthimwo kῦhaica gwa thakame, gῦthimwo cukari, kῦrorwo kana mῦndῦ arῖ na kansa o yothe, ona ningῖ nῖkῦheanagwo dawa, na makῖria nginya dawa cia ARV cia mῦrῖmῦ wa mῦkingo, ona ningῖ atumia arῖa aritῦ nῖmathiaga mathibitarῖinῖ kῦrorwo ῦrῖa mwana wao arathie na mbere na gῦkῦra, ona rῖrῖa makuhῖrῖrῖa kῦῖ kῦῖyohora, nῖmathiaga mathibitarῖinῖ makeyohorera kuo makaheyo motῦngata mega.

Mũndũ ũyũ aronekana ta arĩ saruni-inĩ kũrĩa mũndũ athiaga kuoherwo njuĩrĩ, na aronekana ena njuĩrĩ iria ciĩtagwo dredi, iria mũndũ ekĩragwo, agaikara nacio gwa kahinda karaya. Aikarĩĩre gĩtĩ na thutha wake harĩ na handũ haria mũndũ athambagĩrio mũtwe.

Handũ haha haronania handũ haigĩtwo thamaki irĩa mũndũ aigaga mũciĩ. Na handũ hau harĩ o na irio ihandĩtwo imwe irĩa ironekana ci ta nyeni, o na thamaki icio nĩ ironekana cirĩ thaka mũno, ona thĩ wa cio harĩ na maĩ mangĩ marĩa maragerera rungu, ona kũndũ gũkũ gũkonekana gwĩ gũthaka mũno.

Ũngĩcemania na mũrĩu akomete ndoroinĩ nĩ wega kũmũteithia, ũmũteithĩrĩrie aume ndoroinĩ, angĩkorwo ndangĩhota guthiĩ, okĩre ainũke, mweherie ndoroinĩ ũmũige handũ haria hatarĩ ndoro, gĩtumi nĩ tondũ gũkũ nĩku nĩgũkũmũteithĩrĩria ndakaigwe heho mũno ona kana arware.

Rĩrĩa thitima ciora ngĩruga, kũringana na harĩa ngũkinyĩtie kũruga, no nyambe ndige kũruga njeterere ciũke, o na kana ndũmĩre toci ya thimũ yakwa kwĩmũrĩkĩra nyone ngĩruga, o na ningĩ nĩkũrĩ tũtawa tũrĩa tũcanjagwo na riũa, tũrĩa mũndũ angĩtũmĩra kuona rĩrĩa thitima ciora

Nĩguo irio citigathũke na ihenya, no ũcige thaburia-inĩ wega na ũtigĩrĩre nĩwacikunĩkĩra kana nyungui-nĩ nĩgetha gũtigakorwo na indo njũru iria cingĩingĩra, ona ningĩ thutha wa gũcikunĩkĩria, no wethe handu ha gũciga ta ndiroo nĩguo citigakinyĩrwo nĩ nyamũ ta nyau.

Ciana ciauma thukuru ciakinya nyambaga guciteithia cirute unibomu na ciĩkĩrenguo cia mũciĩ na thuthainĩ ngacoka ngacihe irio cia hwainĩ cia kũrĩa ningĩ ngamoria kana nĩmekũhetwo wĩra wa mũciĩ tũkaruta hamwe nao ngamateithĩrĩria na thutha ũcio magacoka magakoma

Rĩrĩa maĩ mora na tũtigũtahĩte, rĩmwe nĩtwetagĩrĩra tũkona kana nĩmegũcoka rĩngĩ, ona kana maaga gũcoka tũgathiĩ tũkahoya kwa jirani tũkamwĩra atũteithie na maĩ ona wakorwo nĩ mũtũngi ũmwe angĩkorwo tũtigwĩka ũguo, no tũgĩre rũĩ ĩ ĩ

Rῖrῖa nguo ciagῖa maroro, angῖkorwo nῖ manyitu mῦno matangiuma, no ῦte nguo ῖyo, no angῖkorwo no maume mῦndῦ nῖageragia kῦmῖ gwῖkῖra nguo ῖyo o omo-inĩ ona ῦgekῖra njiki, ῦkamῖhe mathaa maigana ῦna na mῦico mῦico ῦkamῖhῦra, rῖmwe maroro mau no maume.

Ira rũciinĩ tũrarugire kahũa na matumbĩ ma gũkarangwo, naguo mũthenya tũrarĩa chipo iria nĩ waru cikoragwo ithigĩtwo arabu igaikio magũta-inĩ, naguo hwaĩ-inĩ tũrarĩa nyama na ngima.

Kũgĩa na motungata ma ũgima wa mwĩrĩ, no ũthiĩ thibitarĩ iria ciĩtagwo dispensary,o thibitarĩ nini kũrĩa ũngĩona ũtĩ ũtungata wa mbere, rĩrĩa ũtarĩ na thĩna mũnene,o na ningĩ no ũcerere chemist iria cikoragwo makambĩ-inĩ ma kũndũ gũtiganĩĩte. Makĩria ma ũguo no ũcerere thibitarĩ nene iria kaingĩ cikoragwo mataũni-inĩ.

Kwagĩrithia mathomo makwa kũgerera tekinoronjĩ, nĩ ndũmĩraga tekinoronjĩ gũcaria mathomo makĩria, marĩa itarĩ namo, na kaingĩ kũhũthĩra kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo ChatGPT, ĩrĩa ĩheaga mũndũ anja. Ona nyingĩ, no ũthondeke mĩcemanio ĩtarĩ ya ũthiũ kwa ũthiũ na arĩa mũthomaga nao, na mũkahota gũthoma makĩria.

Maũndũ marĩa ndoraga ngĩtua matua megiĩ mũigana kana ihinda rĩa kũigithia mbeca akaũntinĩ ĩrĩa ĩtarutarutagwa mbeca nĩ mũigana wa mbeca irĩa ndĩrabatara tondũ angĩkorwo ndĩrabatara ngiri magana meerĩ ndaiga akaũntinĩ ĩrĩa itarutagwo mbeca nĩngũhota kũigithia na nginyĩre mũigana ucio ndĩrabatara, ona ningiĩ ihinda rĩrĩa ngenda kũhũthĩra mbeca icio ta rĩũ angĩkorwo ndĩrenda gũcibatara mweri wa ikũmi akaũntinĩ ĩyo ĩtarutagwo nĩ njega tondũ ngaciruta omweri wa ikũmi tu, na ndĩkũhota kũhũthĩra mbeca icio gatagatainĩ.

Ũgĩcagũra bengi ya kũiga mbeca, maũndũ marĩa ũngĩrora, nĩ ta ũgitĩri wa mbeca ciaku rĩrĩa waiga kuo kana nĩngitĩre wega, ona ningĩ no ũrore maũndũ ta ũhũthũ wao wa gũkũhe rũni ona ũhũthũ wao wa mbeca ciaku cia gũkũra rĩrĩa waigithia.

Kwonjorithia mbeca, no wonjorithie na maũndũ matiganĩte ta kũigithia bengi-inĩ. Rĩrĩa waigithia bengi, rĩmwe ni ikũraga, o na makĩria mũno ma saccos nĩ mateithagia aigithia mbeca ciao gũkũra.O na ningĩ no ũgũre icunjĩ cia mbeca iria ciĩtagwo shares cia makambũni matiganĩte iria mũico wa mwaka mũndũ arĩhagwo gĩcunjĩ kĩigana ũna kĩa mbeca ciaku.

Kũhingũra akaũnti, no nginya ũkorũo ũkinyĩtie mĩaka ĩkũmi na ĩnana ĩrĩa ĩgũteithagĩria gũkorũo na kĩbande tondũ no nginya ũheane kĩbande.O na ningĩ nĩ kũrĩ pin ĩtagwo ya KRA ĩria no nginya ũkorũo nayo.O na ningĩ nĩ gũkoragũo na tũbica tũnini tũria ũneanaga, nĩguo ũhingũrĩrwo bengi.

Kũnyihia wanangĩku mũtũrĩrĩinĩ ya omũthenya mũndũ no agiĩ na mĩtugo mĩega na kwĩmenyerera mũndũ agatiga kũhuthira ndawa cia kũrebia ta bhangi na njohi nĩgetha agaikara maisha mega ona ningĩ mũndũ noagerie gũthoma maũndũ matiganite maria mangĩmũteithia maishainĩ ona ningĩ kwĩeherania andũ arĩa matakoragwo na mĩtugo mĩega oho nĩũndũ wa bata tondu rĩrĩa wa cera marĩ na mĩtugo mĩũru onawe ũgĩaga mĩtugo ta ĩyo yao.

Gĩtũmi kĩa gũkũra kwa Maasai Mara. Wa mbere no korwa nĩ ũrĩa kĩrarorwo nĩ andũ arĩa makĩrũgamĩrĩire. Angĩ korwo andũ arĩa mamĩrũgamĩrĩire nĩ marakũrora wega, no nginya gũkũre. Wa kerĩ, nĩ nyamũ iria cirĩ gĩcigo-inĩ kĩu, iria cigucagĩrĩria agendi, rĩrĩa moka, matigaga mbeca, na nĩcio citeithagia kũndũ kũu gũkarorwo wega.

Kũruga ngima, wa mbere no nginya ũtigĩrĩre ũrĩna na mũtu wa kũigana, ũkahagĩra maĩ, ũgatigĩrĩra nĩ matherũka, thutha wa gũtherũka, ũgekĩra mũtu hau, ũgakoroga, ũgatigĩrĩra maĩ na mũtu nĩmaiguana wega, ũgakunĩka ngima ĩo, ũkamĩhe ndagika nini cia kũhĩa, thuthainĩ, ũkamĩkima wega, ĩgathondeka ta kamũbira, ũgacoka ũkamĩruta.

Rĩrĩa gwakuhĩrĩria kuura, rĩmwe nogũkorwo na rũhuho rũnene mũno, rũrĩa rũrehaga inegene rĩa mĩtĩ, ona ningĩ nĩkũhanaga ta gũtuka rĩrĩa matu maira. Rĩmwe gwakuhĩrĩria kuura, nĩgũkoragwo na heni ona marurumi manene.

Moritῦ marῖa thirikari ῖgeragῖra ῖkῖheana motungata kῦgerera intaneti, nῖ ta andῦ othe kwaga indo cia kuigana iria mangῖtῦmῖra kῦingῖra nacio intaneti, ona ningῖ ῦici wa intaneti-inῖ kῦrῖa andῦ mangῖiya maῦndῦ mene ma thiri, ona ningῖ nῖ kwaga mbeca cia kῦigana iria mangῖhῦthira gῦtwarithia mῖtambo ya intaneti na mbere.

Handũ haha haronania ta mbica irĩa mũndũ ahũragwo thibitarĩ-inĩ, ĩno ĩkĩonekana ta gũkorwo mbica ya moko ĩrĩa ĩhũrĩirwo thibitarĩ nene ya Jomo kenyatta University. Mbica ici citũmĩragwo nĩ mandagĩtarĩ rĩrĩa marenda kuona nĩ kĩĩ kĩrathiĩ na mbere mokoinĩ ma mũndũ ũcio.

Rĩrĩa thitima ciora kũringana na harĩa ngũkinyĩtie ũrugi wakwa, no nyambe ndige kũruga njeterere icoke. Kũngĩaga ũguo, no ndũmĩre toci ya thimũ yakwa kũmũrĩka nĩguo nyone ngĩruga o na kana ndũmĩre tawa ũrĩa ũtũ ũtũmĩragwo ũtũmĩraga riũa gwĩkĩra mwaki kũmũrĩka.

Rĩrĩa itarĩ na wĩra wa rũciinĩ, no nyambe ngomangome nĩguo njĩganie toro, nĩ getha ndĩhĩrie mathaa marĩa njũkĩraga tene gũthiĩ wĩra, kwaga ũguo, no ndĩethere wĩra mũnini ũrĩa ingĩka ta gũthambathambia nyũmba o na kana kũhura rũkũngũ.

Rĩrĩa wahũthĩra bengi rĩmwe nĩ ũthiaga ũkabanga raini nene ĩrĩa ĩrĩaga mathaa, no rĩrĩa watũmĩra thimũ kwiga mbeca no ũrute mbeca ciaku kana wĩige mbeca ciaku o mathaa marĩa mothe ũrenda thĩna wocio nonginya ũkorwo na ũigĩrĩrĩki mũnene tondũ mbia ciaku noihotwo kũiya rĩrĩa ci thimũ-inĩ.

Rĩrĩa ndĩraruga cabaci ngadaga mũtu ngatigĩrĩra ni mwega biũ niũndũ wa kũgaragaria ngaũiga ndagĩka nini ũhore thutha ũcio ngacoka ngambia kũgaragaria na ngatigĩrĩra rũgio nĩ rũtheru na rwĩ riiko na thutha ũcio ngaruga cabaci ciakwa

Bengi cia gũkũ bũrũri-inĩ rimwe no cikorwo ci cia kwihokwo na rimwe igakorwo citarĩ cia kwĩhokwo, tondũ rĩmwe nĩ ũiguaga andũ bũrũri-inĩ magĩteta nĩũrĩa mbia ciao ciraiyirwo na matiũĩ kũrĩa cirathire na mathiĩ bengi kũria matiheagwo anja cirĩ na kũrĩa cirĩ.

Rĩrĩa ndĩrahũra nguo na maaĩ ma mũberethi nĩmathira, angĩkorwo gũtirĩ na maaĩ mangĩ, no ndige kũhũra nguo na njoke gũcihũra maaĩ macoka no hĩndĩ kũngĩkrwo kwĩna maaĩ mangĩ no ũtũmĩre ta maaĩ ma itangi kana maaĩ marĩa mũndũ akoragwo aigĩte na mĩtũngi, ona kana iraĩ iria nene na ndoo, ũmahũthĩre kũhũra nguo nginya ũrĩkie.

Gũtigĩrĩra nyũmba yakwa niikarĩte wega na nĩbangĩtwo, mũndũ atigagĩrĩra nĩathambia nyũmba yake negakorwo ĩĩ theru ona ningĩ ũkeheria indo irĩa cikarĩte citarĩ bange ũgacibangabanga wega. Maũndũ mau nĩmateithagia nĩgetha gũtigakorowo na gĩko ona kũhingũra ndirica ciothe nĩgetha gũgatigĩrĩra kwĩna rĩera rĩega na itheru .

Kũhandanĩria nyanya na waru no gũkorwo na moguni matiganĩte, ta rĩu nĩũgũkorwo, ũkũruta wĩra rita rĩmwe. Ndũgũtinda ũgĩthiĩ kũhanda nyanya arabu ũcoke ũke ũhande waru, wacihanda rita rĩmwe nĩ ũguo. O na ningĩ indo iria ũkũhe, ta rĩu ta thumu, ũgũcihe rita rĩmwe, o na kũhũra ndawa, ũkũhũra ndawa rita rĩmwe ũtegũtinda ũgĩthiĩ kũndũ gũtiganĩte kũhũra nyanya, ũgacoka ũgathiĩ kũndũ kũngĩ kũhũra waru.

Ũrĩmi wa kĩrĩu ni utiganĩte mũno na ũrĩmi wa ndũire, o nĩ tondũ, ũrĩmi wa nduire mahũthagĩra tu o thumu ũrĩa nĩ gĩko kĩa nyamũ. No ũrĩmi wa kĩrĩu nĩ mahũthagĩra bataraica irĩa ithondeketwo. O na ningĩ, kũrĩma andũ a tene mahũthagĩra o andũ makarĩma na macembe no hĩndĩ rĩu, thikũ ici andũ nĩ mahũthagĩra nginya tũragita kũrĩma.

Ũrĩmi wa kũhũthĩra nyũmba cia gũkũrĩria irio nĩ mwega tondũ nĩ ũteithagia arĩmi kũrigĩrĩria tũtambi ũgakorwo mũgũnda ũcio nĩ mũhingĩre wega ũndũ tũtambi twananja tũtekũhota kũingĩra, ona ningĩ mũndũ nĩahotaga kũmenyerera rĩera rĩrĩa rĩgũkorwo kũu. Angĩkorwo kwĩna riũa ĩnene, no ũnyihie rĩera rĩrĩa rĩ kũu, ũkahe irĩo irĩa ci kũu ũrugarĩ mũnini.

Ndĩta mũhũri wa mbiacara ndireciria nĩ ũndũ wa bata gũtigithũkania akauti yakwa ya mbeca ciakwa cia mbiacara na akaunti yakwa ya kũhonokia mbeca, gĩtũmi nĩ tondũ, akaunti yakwa ya mbeca ndamĩiga ĩrĩ-ona mbeca iria ciraingĩra ndahũha biacara, nĩ ĩkũndeithia kũmenya mbeca iria thondekire mũthenya ũcio, ona ningĩ akaunti ya ũhonokio wa mbeca nĩkũma menye mbeca iria honoketie ona angĩkorwo ndĩna iria ndĩrenda gũkinyĩria ngamenyaga ndigĩtie cigana ona.

Njĩra ĩrĩa ndũmagĩra kuona mbeca cia nyongerera nĩũndũ wa mabataro makwa nĩtakũhũrĩra andũ nguo na kũmathambĩria nyũmba, ona indo gũtigĩrĩra nyũmba ciao nĩ theru, ona ningĩ no njĩke wĩra wa gũthomithia ciana ngacibundithia mathaa maiganaona, ona ningĩ, mawĩra ma nyenda-inĩ, nĩ maheaga mũndũ mbeca nyingĩ makĩria.

Rĩrĩa itarĩ na wĩra hĩndĩ ya kĩng'ũki gĩa Korona, mbeca imwe nĩ ndaheagwo nĩ mũciari ngahota kũhingia mabataro makwa, ona arata akwa arĩa marĩ mawĩra nĩ mandeithagĩrĩria makahe mbeca, ona ningĩ nĩndageragia, ngaruta mawĩra ma haha na harĩa, nĩgetha ngahota ona niĩ kũhingia mabataro ma mbe makwa mbeca iria itaheagwo.

Ũndũ ũyũ ũronekana ta mũndũ ũhakĩtwo marangi ũthiũ, marĩa kaingĩ matũmĩragwo gũthambia ũthiũ waku, na kweheria tũthundo. Ũndũ ũyũ no ũkorwo wa , mũndũ no akorwo wa kũũmena tondũ rĩmwe, rĩrĩa ũraruta rangi ũcio, ũkoragwo ũmĩte na no ũkorwo wĩna ruo kũũruta, ona ningĩ mũndũ no awende, tondũ rĩrĩa nawe warĩkia gwĩkwo ũguo ũthiũ waku ũkoragwo wĩ mũnyoroku.

Mbica ĩno ironania igoti inene rĩa Supreme ya Kenya. Igoti rĩrĩ , nĩrĩo rĩtũmĩragwo rĩrĩa andũ maracira macira manene, ona thitango nene cia maũndũ marĩa mũndũ ekĩte. Igoti rĩrĩ nĩ rĩkoragwo na njanji, na arũgamĩrĩrĩ arĩo.

Handũ haha haroneka tarĩ mĩmera ĩtiganĩte ĩrĩa ĩhandanĩirio hamwe, harĩ na ndania, gĩtũngũrũ, nyeni ona mbũga. Ũndũ ũyũ wĩkagwo rĩrĩa mũndũ arĩma mũgũnda agathitũkania harĩa mĩmera ĩtiganĩte ĩkũhandirwo, ugathima gĩthimo kĩrĩa ũrenda mĩmera ĩkinye. Tarĩu, gĩtũngũrũ kĩronekana kĩrĩ na handũ hanene gũkĩra nyeni ĩria cibuatĩte hau, ona mbũga ona cio cihandĩtwo raini ĩmwe.

Maciringi marĩa ndacokerio ta cĩnji, rĩmwe ndĩmaikagia karimũ-inĩ gakwa. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia wũigithia wakwa, tondũ karĩmũ kau ndĩgabunjaga thutha wa mwaka, na mwaka ũgĩthira rĩrĩa ndĩragabunja, ngoragwo ndĩna mbeca nyingĩ, iria ingĩhota gũĩka maũndũ marĩa ndĩrenda ma gũĩkenia.

Kĩndũ gĩkĩ kĩroneka ta gũkorwo kĩrĩ ũkĩ wa njũkĩ, ũrĩa ũgethagwo mĩatũ-inĩ, ĩrĩa ĩigitwo nĩ arĩmĩ, rĩmwe maigaga mĩatũ ĩyo nĩgetha njũkĩ ihote kũruta ũkĩ ũyũ ũrĩa rĩmwe mahũthagĩra mũciĩ-inĩ ona kana makendia.

Mbica ĩno ĩronekana ta kĩwanja kĩa ndege, kana kĩwanja kĩa mũgithi. No kaĩ mũno mũno ĩroneka ta kĩwanja kĩa ndege rĩrĩa, kũrĩ na andũ marauma nja wa bũrũri, makĩgũra tiketi cia kĩrathi kĩa thĩ.

Mbica ĩno ĩronania, kũrĩa mboga iragethwo, ikĩhũthĩra karagita. Mboga ici iragethwo nĩ arĩmi, cigekĩrwo karagita-inĩ, na igacoka igatwarwo kũrĩa tarĩngĩ cikwenderio. Ũrĩmi ũyũ nĩ wa bata, na ũheaga mũrĩmi mbeca nyingĩ.

Mbica ĩno ĩronania gas ya kũruga, ĩrĩa ĩigĩrĩirũo thaburia. Indo iria cingĩtũmĩrwo ithenya-inĩ rĩa indo ici nĩ ta, harĩ gas mũndũ no atũmĩre riiko rĩa ngũũ, ona kana atũmĩre njiko ya makara. Harĩ thaburia, mũndũ no atũmĩre rũgĩo, ona kana atũmĩre nyũngũ.

Bengi ya thimũ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno na kĩndũ kĩa mwanya harĩ mũndũ ũrenda kũhũthĩra bengi yake kũhũthĩra njĩra ya nenda-inĩ. Ĩkoragwo ĩrĩ njĩra hũthũ ya rĩrĩa mũndũ arenda kũhuthĩra mbeca ciake ona arĩ hakuhĩ kana atarĩ hakuhĩ na bengi, mũndũ no ahote kũruta ona kana kũigithia mbeca ciake arĩ o kũndũ kũrĩa guothe arĩ.

Mathĩna marĩa mũndũ ageragĩra rĩrĩa araigithia na mbe, na thimũ, nĩ ta kwaga internet. Rĩmwe kũigithia na thimũ, kaingĩ ũkoraga no kinya ũkorwo na internet nĩgetha ũhote kũingĩra nenda-inĩ icio. Ona ningĩ nĩgũkoragwo na wũici wa nenda-inĩ, iria mũndũ no aiywo mbeca, iria mũndũ aigithĩtie nacio thimũ-inĩ.

Harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, tondũ kũronekana ta mũndũ ũrahe irio mwana.No nginya mwana aheo irio, nĩgetha ahote gũkũra wega kĩ-mwĩrĩ, ona kĩ-meciria, ona ningĩ irio nĩciteithagia ciana na gũcigirĩrĩria kuuma kũgĩa mĩrimũ ĩtiganĩte.

Gῦtῦmῖra paypal rῖrῖa ῦrenda kῦrῦta mbeca no ῦhῦthῖre ῦtῦme mbia kwῖ mpesa, ona kana ῦtume benginῖ, paypal ῖkoragwo ῖhete mῦndῦ maῦndῦ matiganῖte ma kῦria ῦngῖtuma mbeca.